Ore erreteni otamooki oidim enkijape aibung'a ilairemok naa ore ake enkata pookin natii inkatambo oloing'ang'e naa ilbulabul ina ajo kelotu naa enchan toonkolong'i napuonu. Neaku ore ake peaku etii enkijape oloing'ang'e netii naa nkatambo kumok oloing'ang'e nerretena naa ilairemok aaun endaa sapuk arashu eirem enterit pee etumoki atuun endaa. Ore ake sii pee eaku ore enkijape, nkatambo nemetii enkijape naa ore ilairemok nemeitoki ninche aunisho oleng' amu metii naa dalili enchan. Ore ake enkata natii sii osiwuo naakeitodolu ajo ore inkolong'i naapuonu naa kelotu naaenchan asha. Neaku lolo irreteni naidim naji atejo. Etamoo naa ilairemok egira aing'orr oloing'ang'e neyiolou ajo ore rishat napaasha neata enkijape dalili napaasha naakepaasha naa dalili.

Ore inyamalaritin naipirta oloing'ange nagira ilairemok tenebo ilaramatak loonkishu aimaaa naa ore enkata nemetii inkatambo oloing'ange naa keitodolu naa ajo metii enchan ore peeku metii enchan nemeitoki ilairemok aatum enkare ore enemetii enkare naaa keinyialaa amu meeta naa enkare nagirai aabukoki neitoki aaku ore siininche ilaramatak loonkishu tenelau enkare nesasu naa keidimayu doi ninye neye nena kishu tenkaraki olameyu ore akee peeku ketii inkatambo oloing'ange naa keeta imbaa torok ashu inkasarani ore peesha oleng neijyial irbaribarani neinyiala pookin neeenuku kepuo neniche asara neeku nena naa inchidai naata

Ore asara naata enchan sapuk naa naa ore enchan sapuk tenesha oleng naa keinyial orbaribara naa mitoki ingarin aim ele baribara amu ketii eserngab naa kelelek eonyori neinyiala ina aari ore ae ore echan sapuk naa keinyial idarajani lele barabara ore ake pinyial naa keidim aau arashuu neya iltung'anak neimini enkishui ore ake peesha enchan sapuk naa keiput irkejek enkare ore olkulo keje naa ketii na batisho amu keidi enaa re awa iltung'anak neiminie iltung'anak enkishui keidim sii enaare ataa sapuk oleng naa keruko ake tenkop pooki ore peinepu olchamba matejo otuunoki impoosho arashu irnyanya naa keor pookiin neinyial neeku nena naa asara naata enchan

Ore inkoitoi naaidimi aitumia peiboori ing'uesin naanya endaa olchamba meibung muoyaritin naa kenare neikarri ilchambai te wire , toonkiku metaa ore ng'uesi nijo ilkanjaoni nemetumoki naa atijing' ele shamba ashomoita ainosa ena daa natii. Ore siinche nkishu amu ng'uesin nemetumoki aima eja wire ashu atalang' kuna kiku ashomoita anya endaa natii naa ele shamba. Ore siinye ng'uesin nijo ekenyi naakenare neeta ele shamba oltung'ani orripito peyie mepuonu ake ele shamba kenare neng'adaa nerishe endaa peyie mepuonu naa ainyal endaa olairemoni. Ore naa nyamalitin naayau ena naa hasara. Ore enepuonu ng'uesi nenya olchamba nai lolairemoni otuuno apa olopeny nepik naa iropiani kumok oleng' neeinyal ina daa neaku memirayu tesokoni neaku naa asara sapuk oleng'. Ore siinche muoyaritin naakeyau hasara oleng' amu keinyal naaendaa natuunoki tolchamba. Neinyal piipii oleng'.

Ore inkoitoi nainyiala enkibelekenyata oloing'ange tenkiremore naa ore neeku metii enchan neeku olameyu enkop naa meeitoko esiai enkiremore aaku sidai tenkop neeku ore oshi endaa. Natumito tenkata wenchan nemeitoki arishiyu tenkata olameyu neeku keitodolu ajo ore endaa natii soki naa keikiti amu keikiti endaaa nagira akesu tenkari meeta enkare ore sii osiwuo naa kegira sii ninye ina ainyial enkiremore amu kegilita irkiek naa ore ake peegil naa keeku ore enaduo endaa natii kulo kiek naa keinyiala neeku nena naa inkoitoi nainyiala enkiremore oloing'ange tenkop ang

Ore enikingo peyie kidim atomoku enkibelekenyata oloingangi peyie kidol ajo kepik lchambai lang ishu na kenare nikijut larin pooki otulusoitie tenkiremore nekijo ama kulo Arin pooki kingira aunisho kaja ikunari enkijape oloingangi nikimpim nikiyiolou ajo elerege esujita nkibelekenyat oloingangi kegira aibelekenya tena telekuak ashu tenaoitoi nikiyiolou ana kidim ena tolchamba lang kenare si nikintumia mashinini e technology naidim nipim enkijape oloingangi neliki yiok ore teleapa naolameyu ore tolapa oje na ekitii enkijape ore elde likae na kesha oleng ore pekias ina nikingeniki oloingangi ajo inji egira aikunari onji onji ore teina na enkibelekenyata oloingangi pekidol ajo kebik ilchambai lang ishu oleng.

Ore eneiko ilairemok pee einipanga peemepuo asara teneitu esha eidipa ninche aatuniisho kenare neijipanga kulo airemok tenakta naado ore ake peeku eitu esha kenare kulo airemok netut isilankeni naashumie enkare tenkata enchan paa ore ake pee eguara newosh toorpaipi meshomo ilchambai lenye nepuo ninche aitook ena daa natii ilchambai lenye eneriare keidimayu neeta iltankii orish enkare ore ake peesha neiput enaare iltankii ore ake peesha neiput enaare kulo tankii newosh enaare meshomo naa ilchambai lenye peepuo aitook ena daa keidimayu sii neomonuneretoto tesrkali peitook ena daa enye

Ore inkoitoi naisim serkali neretie naaji ilairemok toorishat torok enkijiape naa ore akee peeku olameyu naa keitodulou ajo metii ejkare enkop meeta ilairemok enkare naitooki emdaa ashua naasie ena siai enkiremore kena re neipung serkali inkaik eeki aenkare naitooki ena daa enye natii ilchambai peemelau iltunganak lekenya endaa nanya ore ake peeku enkata echansapuk oleng amu ore enchan sapuk naa keinyial kenare naaji neshetaki irkejek sapukin oitapaash kulo shambai kenye

Ore dupoto eramatare nadung'okini nkishu laleta naa ore olale peedung'i metaa meeituny inkishu olale pookin, naa keitobirr ina enterit. Ore eneaku ore nkishu neng'as adaa terishata arashu tenkiti wueji olale, eton eitoki apuo anya olale sapuk naa keitopirr ina enterit. Ore ake peepiru enterit naakeitodolu ajo ore nkujit naabulu teina terit naa inkujit sidan oleng' biot tenenya nkishu nepiru. Keitoki sii aku ore tenedung'i olale netumoki olopeny atayiolo enchoto arashu ewueji sidai oleng' naabulu nkujit oewueji nai nemebulu nkujit oleng'. Keretoki sii ena olopeny metaramata olale, ore etii nkishu likai ale neramat ewueji, ore etii nkishu likai ale neramat ewueji. Ore sii ena kemeitoki naa inkishu naa aisuaari nemeeimin. Neaku nena dupoto eramatare nadung'okini inkishu ilaleta.

Ore enkinyala, naata eramatare nadung'okini inkishu, ilaleta tormanyara, naa ore peeku itudung'o olale, ore ewoi nenare nai nedaare nkishu, naa kakiti amu igira naa aibooki kuna kishu ewoi nebo. Ore kuna kishu naa kituny inarishata olale, ninyel neer pi enterit metaa enterit ake naloito. Amu kakumok naa kuna kishu, nipikita enewoi. Ore ake peku kakumok kuna kishu, naa, kitodolu ajo ore enkumoyu onkujit na kelo abori amu kakumok nkishu, nainasita ele ale. Na kidimayu nai nepuo nye inkishu, egira naake anya enekiti woi, kelelek epukoo kuna kishu nagira adaa tene. Ore ai naa, ore nkishu neeku kegirai aibooki ewoi nebo, megira kuna kishu atumoki atamanai, apuo nai abaki nkujit naraposho ninche. Ore naa nkishu naraposho, naa kitodolu naa ajo, kepir nena kishu, kabiot, amu kegira naanche araposho ketumito nkujit naitosha.

Ore olola looropiani onotito ilairemok tengarake etanya ilchambai ebulu etuata nkishu arashu garama eunore naidimayu neawua nkibelekenyat oloing'ang'e naa ore ake peany ilchambai ebulu naakeitodolu ajo meata entoki nagira aendelea amu megira naa ilairemok airem endaa arashu akesu endaa napuo ninche amirr tesokoni. Ore ake teine naakelau naa ninche iropiyani. Nemeata neentoki nindim ataasa miyata eropiya. Naakeng'as aau shida oropiyani amu meitoki naa ilairemok aatum iropiyani pii, negolu maisha neikeidimayi netum nelayi mpisai naanya, naasie biashara, naasie esiai enye eunore. Ore siinche nkishu eneye toolaramatak naakeitodolu ajo ore kulo aramatak meitoki naatum entoki namirr amu etuata nkishu, ore ake peye nkishu naa hasara naa, hasara naa. Ore nelau naa ninche entoki namirr naa kegoliki naa meata mpisai naanya , meata mpisai naaramatishore ninche.

Ore asara naata enkibelekenyata enkijape terishata eunore otenebo enkesare na ore ake pelo nibelekenya enkijape neaku enkata ekimitoki ina lairemok eun endaa amu kepi na orngash ajo kidimayu nelau enkare neaku ekintoki naa ina laremok eunisho ninche aun endaa emaana tinarishata olameyu ore ake si tenebo enkesare endaa ore ake pesapuku enchan nakitadolu ajobkemiri lairemok endaa sidai nimitoki lchambu apoyie amu keshaita oleng na kinya s enchan amu netumokini aywa enadaa nasotuni.

Ore eneiko enkibelekenyata oloing'ang'e emponaroto oong'uesin naanya endaa tenebo muoyaritin naajing' endaa olchamba naa ore eneaku kaisapuk enkijape arashu enkata enchan naore ng'uesin nemeitoki ng'uesin aponari oleng' amu keeta nkujit naanya amu kore ake peesha naake enyoriju enkop, netum kuna ng'uesin endaa nanya neaku keraposho mepuonu ninche aanya ena daa natii ilchambai. Kake ore ake peedoyo enchan naa ore kuna ng'uesin naa kelau ninche endaa naanya neaku epuonu agil ilchambai neaku keponaa naa ninche ing'uesin oleng'. Neaku ore ake peedoyo enchan nepuo ng'uesin, nepuonu ng'uesin ore ake peeilepu naa ore ng'uesin naakepuo aadari neaku ina naa.

Ore enaikuna enkibelekenyata oloing'ang'e esiai enkiremore tenebo endaa natumito tolchamba naa ore apa lapaitin otulusoitie aasapuk enchan, ore esiaiai enkiremore naa ketii shumata oleng'. Kairemito apa endaa sapuk, nairemito indaikin pooki tolchamba amu ketii naa enkare nagira airemie ena daa naunito tolchamba lai neaku kaisapuk apa endaa naunito sapuk endaa nagira akesu naa sapuku naapa dupoto apa sinanu natumito tinarishata naa sapuk enchan. Ore ake peyie edoyio enchan tekulo apaitin naa ore endaa naunito tolchamba lai naipungusa oleng' amu kagira alau enkare naa naitook naa ore ake pee aitadoyio endaa naunito ore sinye endaa nagira akesu arashu natumito tolchamba lai tekulo apaitin naa etadoyie naa oleng'.

Orebenaikuna enkibelekenyata oloingangi nkishubainei ororuat nayawa irpirta ena, ore enkibeleknyata oloingangi enchan ore pelo enchan na keaku olameyu ore ake peaku olameyu na kitodolu ajo metii nkujit enkop ore apailong tolapaitin otulusoitie netaa enkop olameyu amu enchan atuata nkishu kumok oleng atasasita nkishu, netadoitie na nkishu oleng ataa kutik amu etuata netasasita namir peyie mitoki kuna kishu aye pesho tenkaraki olameyu neaku ore olameyu etaara nkishu ainei etumuta netaa kuti tengaraki metii enkare naitook ore roruat nayawa atimira kuna kishu peaku kutik pemitoki aye natuturoki silankeni pemoki aaok enkata olameyu.

Etasapuka esiai nashum enterit enkare, tenkaraki enkibelekenyata oloing'ang'e. Ore nkatitin enchan sapuk, naa, ore ake peyie esha enchan sapuk, na keruko irkej obore nkariak. Ore ake peruko irkej oruko nkariak, nejing' nenare sapuk ilchambai. Ore ake pejing' enaare sapuk ilchambai, naa kinyal naa endaa. Na kitoki ne enterit aku keshumita enkare oleng amu, kejing'ita enkare saidi ena terit, neeku megira enaterit aok enkare amu, etaraposhe enkare pi. Neeku ore enikoni, peyie igilunore nai enasiai naok enchumata enterit enkare enchan, kenare nitur irkejek kumok, oitapaash enkare, ena terit ele shamba, nedam enaare aya inkulie wojiting, peyie mitoki enkare sapuk, ajing' naa olchamba, peyie, mitoki ainyel endaa.

Ore inyamalitinbashu ngolikinot ashu nchidai oloingangi nagira ilaremok aimaa tesiai enkiremore aai na ore ake enkata toronok enkijape nkatitin nijo olameyu na kamaa engoloto sapuk amu ore olameyu na kitoyi enkop ore ake petoi enkop neaku megira endaa abulu esidai amu meshal enterit etoyio enterit oleng neaku magira naibaun endaa sapuk ashu ore esapuko endaa na kedoyio na amu meeta enkare napikita na kaure nye atipika endaa sapuk nalau enkare neaku ina engolikino sapuk nagira nanu aimaa ara olairemoni tesiai enkiremore.

Ore enainyala nkibelekenyat oloingangi nabayieki tesiai enkiremore ore kuldo apatin apa otukusoitie netangasa asha oleng ore pesha oleng neaku ekingira aun endaa sapuk amu ekiata enkare naitosha yiok nikibukoki enadaa nemetoyu nimikimirishore naamu ekiyiolo ajo keeta enkaarebnintokie enadaa nikikes endaa sapuk oleng nikiyawa osokoni apuo amir kake ore tenarishata tanakata ibelekenye oleng nikilau enkare na kingira naa anyamalu oleng amu etadoyie endaa sapuk tolchambai amu etoyio enkop meetae enkare neaku ayawua asara sapuk oleng teyiok kira laremok neaku ina enkibelekenyata oloingangi nayawua yiok.

Ore inyamalatin, sapuki ormanyara nagira agilunore, tolchamba lai, naa nyamalaritin kumok. Ore enedukuya, eh ketii ing'uesi kumok osero nagira naa aitanyamal nanu, ing'uesi nijo kanchaoni. Ore apaelong' naun endaa, atuuno irpaek kumok oleng, neponu ake kulo kanchaoni eshula olarroi onkoiliin, nenya enadaa pookin. Ninyal kulo paek, neroro nituny, nalo naa asara sapuk oleng. Nemetii naa ereteto esirkali nikigira atum, nagira aretoki yiok naa aibooyo kuna ng'uesin, peyie mitoki anya olchamba lai latuuno endaa. Ore ai, ketii si moyiaritin enterit, etii moyiaritin enkijape, natii naa enakop ang', arashu nagira ninye nanu aki makeon, shida sapuk oleng, kagira agilinore tolchamba lai, neeku ina nyamali naa nanu aata.

Ore enaikunabenkijape irpaek lainei telari latii ororuat nayawa dukuya na ore teleari na katoronok enkipa oleng imina yiook enchanore ake pimin enashan nitadoyo esiana orpaek oshi laun ana enetiu tenarishata natii enchan oleng ore ake peruoyu esiai enkijape oloingangi netoyu na irpaek lotii olchamba neaku ashomobasara oleng ore endaa natekesa na enkarebashomo ayau tongarin patumoki ashomo atubukoki peminyala enadaa neaku nona na walat nayawa nanu dukuya.

Ore enalotu indamunot ainei tenadol tenanadolita tepisha naa kadolita ninye oltaka sapuk oleng otasoto iltunganak omanya ene wueji ore ele taka naa iltunganak lootasoto tenkata naado ore oltaka naa keeta nyamalaritin torok tebiotisho amu ore oltaka naa kinyial ekijape oloingange kidim sii oltaka ayau imoyiaritin kumok niijo malaria, cholera, typhoid ele taka Torono ayau ore etiu ina etii naa ilasoituak ashu iltunganak le sirkali ashu iltunganak oitayiuto ate ass ninche ena siai peyie mitoki naa ekijape oloingange ainyiala tenkaraki ele taka kenare nimitokini asot oltaka laijo ele too weujitin nemanyae amu katorono oltaka oleng.

Ore inkoitoi nasujaa padol ajo kingoritae enkop aai na kaata aja oshi easibena na ore enkop na entoki etipat oleng ore enaiko pasujaa ajo kingoritae enkop na kenare nataaniki larikok oishaakino ningor esiai enkulukuoni naikilikwanishire ninche nayiolou enegira aikunaa esiai enkulukuoni peyie melo ake ninyalari enkop natii nanu kenare na ore lopisani ashu larikok lemurua nibungita enkop tengolon oleng pemelo ake nemiri enkop mayiolo nanu ara olopeny emurua, neaku nona oshi roruat nasuj payiolou ajo kinguritae enkop natii.

Ore enadamu tenadol enasiai na iltunganak kulo ogira aiadamama arashu etasototo nche torbaribara neibung orbaribara egira aingoru esipata enye natomitokoki ashu egira nche aishir na ketii nche orkuyioi sapuk tenkaraki egirai airony ninche nemitikini esipata enye neaku ore ena na embae nagira aasa tekenya ore ele tungani na kibungita embendera e kenya na ore na ninche na ltunganak kumok negira aamon serkali pepuo na aisho esipata enye nimitoki aoru ninche esipata kidimai ore garama emaisha tinakop e kenya netii shumata oleng nebaki elelek enesheria, enemaisha ashubesipata nagirai aoru ele tungani neaku esipata egira aingoru.

Ore inkoitoi yiolot, naitumia ilairemok, peyie ibooyo enterit peminyala, enkare naa, ore enkare sapuk naa keinyel enterit. Keinyel enterit neeku keshum enaterit enkare oleng, neeku mesidai tesiai enkiremore. Ore eniko ilairemok peyie errip enkop, peyie ibooyo enterit peminyala nai enkare naa peturi irkejek, oitapaash naa enare sapuk naloito, ilchambai, peminyal naa ninye enaare, sapuk kulo shambai. Naku kenare netur irkejek kumok, ogut, otumoki atadam enaare, metapasha naa kulo shambai. Neeku ina naji, teduata eniko ilairemok enkop peyie ibooyo enterit.

Ore eniko eunoto endaa nairag tenderit perip enterit pemeya enkare oleng na oreenadaa nairag na keok enkare oleng ore endaa nairag nakemitoki nai enkare nakwetita oleng mitoki akuet oleng ashu mitoki aaku enenkwatata oleng nemitoki naa nai ina aor enkop ore enda nairag tenderit na keretoki enterit metaa nabo nepiru oleng enterit na keok mitoki naibaok enkare sapuk oleng amu ore nai enkare tenepiki ninye enkare kiti nakelo na enaare kiti amu ore enaterit naa arashu enada na keretoki enterit metoyu

Ore nyamalitin naimaa lairemok tentumoto enkare nabukokini olchamba na enedukuya na ore enkare teneaku metii na ketoyu endaa netoyu enterit ore petoyu enterit na kinyala na enadaa natuuno laremok neaku metumoki laremok atotoni meeta enkare ore enyamali naima ninche na metumoki laremok atotoni meeta enkare ore enaare natumoi negira nai abukoki enadaa enye natuuno kidimayu nitumiai akiti neaku kepuo naji ayau enkare tewueji nalakwa pepuo ninche apik enadaa enye ,enayaunoto enkare kidimayu na ngarin egira aitumia arashu ltukutuki ayau enaare ore ena na ropiyani eyieu nelelek meeta kulo aremok iropiyiani naidip ninche pepuo ayau enaare tonkwapi nalakwa nakidimayi ore enaare nagira ninche aitumia na enkare nagira ainyangu nakeyieu na enaare ropiyani kumok.

Ore enaiko, peyie aoku enkare enchan enoshi kata eshaita, idimayu naa kewarie, nidimayu nai ninye naa dama, naa ketii nkoitoii kumok naoku enaare. Ore enedukuya naa, ore enaata enkaji emabati, naata gataz, na ore enaiko, kaisho ake peesha, napik naa kuna gataz ilaras lenkaji. Ore ake pesha, nedou enaare omabatini ashepu ele aini lekuna gataz nedoki kuna gataz. Ore kuna gataz, neya naa enaare apuo aibukoo tolaras lenkaji. Nadumu oserdem, arashu emoti ninye sapuk arashu enkarae, nalo aitolok metadoiki, enaare. Ore pedoki enaare, nejing' naa enkare ilo serdem, enkarae, emoti, niiput. Ore tinarishata, nabukoki iltooi arashu iljiriketi ashum tiaji. Kidimayu si, natur esilanke. Naibukorie enaare enchan. Ore intokiting naitumia naa, enkarae, emoti, orjiriket, oserdem.

Ore dupoto erripoto enkare, ore enedukuya, naa ore enkare tenerripi, naa enetipat oleng. Ore enkare enerripi, naa keeku enkare nasila, nimidimayu nachafu enaare amu ore enkare chafu, na keu moyiaritin. Neeku ore erripoto enkare na keng'as ninye aibooyo esiai omoyiaritin amu keku na kesila enaare, kesafi enaare. Neeku, metii imoyiaritin. Ore si, enkare nemerripi, na keeku enkare nagira ng'uesin adoki, nedoki inkulie tokiting pookin, neeku enkare chafu. Ore teina, naa keu moyiaritin. Ore moyiaritin naa ntokiting torrok tosesen oleng. Ntokiting torrok tosesen oleng. Amu enimoyu na idim atua. Ekidim aki emoyian e cholera, typhoid, onkulie moyiaritin akeyie pookin nau enkare chafu. Ee, kanyorraa arashu kanyor nanu ena amu, ore enkare enerripi na kibooyo moyiaritin, na keku melauni enkare temurua natii naa nanu.

Ore nkoitoi naas ashum enkare, naa ereteto naata tenkiremore naa, ore eninko pishum enkare, enedukuya idim atuturu esilanke sapuk oleng, nishumie enaare enesha. Ore ake pesha, nejing enkare ena silanke. Ore ake enkare ena silanke, nejing enkare sapuk. Niiput esilanke. Neeku kidim inaare atobiko, enkata naado, nidumu naake enaare na ninye intumia tenkata enkiremore. Nilo aitokie endaa, nikiretoki naa ina, taasa esiai enkiremore metii enyamali. Kidimayu si niata oltanki, arashu isedemi, lirreshie enkare, enkare emabati nai. Neeku ore piput enaare, kulo serdemi, naa serdemi kumok, ore peku enkata enkiremore, nibukoki naa. Neeku ekiretoki naa tesiai enkiremore amu, milayu enkare nibukoki enadaa.

Ore nkaititin oshi naisho mipimi enterit olchamba lai peyie adol ajo keton epir enaterit olchamba na katitin uni kila olari ore ake peluso lapaitin uni lenkiremore nayau na ltunganak ariya meetu aipim enaterit peyiolou ana eton epir enaterit ana mekute epir peyie aariyanu naitoki na aingoru nkoitoi naitopirie enaterit teneaku mekute epir enaterit oleng nabukoki embolea napik entulugimi onkishu peyie aitopir enaterit ore pa enetipat esiai enkipimata enterit payiolou ana keton epir tanaa mepir tolchamba lai na kamitiki ina matayiolo ajo mekute epir inaterit nemekute enare naitoki airem enkae daa tilo shamba amu keaku mebioto.

Ee ekaash oshi enkibelekenyatavondaki tolchamba lai tenkata eunoto ore oshi enagira aasie ena na kajo paitobir enterit kadung olchamba kata onguan ore ake padung kataonguan kaidim atudungie lainini, kaidim atudungie usin kaidim atudungie enterit ore eniare nagelu ewueji ashu endaaa napik iwuejitin napaasha kapik enkae woi irpaek napik mpoosho napik enkae ingwashen ore ake paidip aikuna nejia naisho enkata naado metubulu ore ake pakesu naitoki aitamanaa ore enapa woi natii mpoosho napik irpaek ore enaapa woi natii irpaek napik irnyanya, naitamanaa aiko nejia neaku ina oshi aiko tanadung olchamba.

Ee, ekaas oshi enkibelekenyata odaiki tolchamba lai, tenkata eunoto. Naa, ore oshi enagira aasie ena, na kajo paitopir enterit. Kadung' olchamba kat ong'uan. Ore ake padung' olchamba kat ong'uan, kaidim atudung'ie ewaya, kaidim atudung'ie lainini, kaidim inye atudung'ie usin, kaidim atudung'ie enterit. Ore eniare, nagelu ewueji arashu endaa, naun towuejiting nepaasha, kune wuejiting pokira ong'uan, kapik enkae wueji irpaek, napik ewueji irpoosho, napik enkae inkwashen, napik enkae irpaek. Ore ake paidip aikuna nejia, naisho enkata naado metubulu. Ore ake pakesu, naitoki aitamanaa. Ore enapa woi netii mpoosho, napik irpaek. Ore enapa woi netii irpaek, napik irnyanya. Naitamanaa, aitamanaa nejia. Neeku ina oshi, aiko enadung' olchamba.

Ore maoni ai, arashu eduata ai, tolairemok oitushul endaa orkeek paitobir ormanyara naa, kore eduata ai naa kasidai oleng. Kaitiship nanu ina kitushulata orkeek, endaa tenebo. Amu, ore irkeek enitushuli, endaa, na kitopir enterit. Amu ore irkeek otii olchamba obo, ore olchamba otii, olchamba obo endaa, naa kitopir ina enterit. Neeku, ketumi entoki nijo nkuk, netumi si ninye endaa, tenkata nabo, tele shamba. Neeku kanyor nanu oleng, enkitushulata endaa, orkeek, amu kitobir ormanyara oleng amu, kitobir enkijape, nitopir enterit, netumi naa nkulie baa naimu ena.

Ore tipat eokunoto enkare, enchan tolchamba, naa ore enioku enkare enchan, nekiretoki, tasa esiai enkiremore, tenkata olameyu, miata naa enyamali sapuk. Ore ake peyie ioki enaare, naidim atuunisho, tenkata naado, minyamal amu, yata enkare nidim aitookie endaa. Idim inye niun inadaa, tesapuk oleng amu, minyamal naa esiai enkare. Ake ore ake peeku miata, enkare nigira aitookie endaa tolchamba, na katorrono naa amu, ilau enkare, nintokishore. Na ore ake pilau enkare, nitodolu najo migira naa aunisho arashu migira airemisho tenkaraki miata enkare. Neeku ore naa enetipat teokunoto enkare enchan tolchamba naa, kesaidia tubukoki enaare olchamba, nebulu naa endaa, metii enyamali.

Ore eduata ai, tenkibelekenyata odaiki nauni pee itobik empiron enkulukuoni, naa kanyorraa nanu arashu kashipakino enkibelekenyakinoto, odaikin nauni tolchamba. Ore eneku kegirai aibelekeny endaa naunitoi tolchamba, naa kisaidia ina empiron enterit. Ore enterit napir naa, eh kenyor oleng esiai eunore odaikin. Kebulu endaa asioki, nitayu irmatunda arashu nekesi asioki, nitoki si aku ore endaa nabulu tenterit napir, na kabioto oleng, ore endaa nakesuni, nendaa sidai oleng, nang'uerri nai eneyai osokoni amu kinyang'u iltung'anak kumok amu, endaa sidai oleng. Neeku ore nai eduata ai, tenkibelekenyata odaikin, nagira nai oltung'ani arashu olairemoni aun, peyie eretu empiron enterit arashu enkulukuoni, naa kanyor nanu oleng.

Ee, airriwayie impisai te M-PESA inkolong'i kumok. Ore roruat naa, dumu ake esimu ino, nidimayu nesimu kiti enakiti naironyi torkimojik, nidimayu nesimu dapash. Ore esimu dapash na idumnye ake nilo arashu nijing' esimu ino ning'oru entoki naigero sim toolkit, naata naa ena application ,e M-PESA. Nilo nigelu ewoji nigero send money, arashu terewa mpisai, nipik naa namba oltung'ani lirewakita, iteru zero seven, arashu zero one, arashu inkulie amba akeyie. Ormosori naapishana, ormosori nabo. Nipik inamba ilo tung'ani, ore pipik, nipik naa esiana oropiyiani niu nireu. Idimayu na ip, idimayu na onom, idimayu nenchata, idimayu na mia mbili, mia tatu. Ore pipik, nintoki naapik entoki naji M-PESA pin. Na ore M-PESA pin ,na siri oltung'ani. Ore pireu, nidol enkarna ilo tung'ani lirewakita impisai.

Ee, kaidim atolimu ajo kanyioo nagira aasa tene. Ore tenewueji, kadalta iltung'anak are. Kadalta ormteja arashu orkastomai arashu oltung'ani oewuo ninye, anya naa endaa te oteli, arashu ninye tiatua enteke. Netii naa oltung'ani sinye ogira, ai hudumia naa ele tung'ani, arashu eke kastomai, adalta egira aaki juice, arashu entoki naipotuo. Ore te oteli, na kemiri kuna daikin naponu kulo tung'anak anya. Eh ore nye pidip ele tung'ani ainasa enatoki naipotuo, nenare naa nelak esiana oropiyiani, naitooshoki. Ore sinye ele tung'ani oyakita ele tung'ani ena daa nainasita enaa waiter, kenare neeta enkanyit, nebor, peyie etumoki naa ataasa enasiai, emirare endaa amiraki iltung'anak omon endaa. Neeku ina aidim atolimu, enaa enagira aasa.

Ee, ore oldirisha, le busher naa enkilasi itobirieki niming'uari naa ninye ebolo. Ore oshi pitobirieki enkilasi, na keji peyie etumoki irkastomani, aing'ura inkirik, neyiolou si nena kirik ajo, kesidan enaa mesidan. Ore pedoi orkastomai odol inkirik ajo kasidan na kelotu naa ainyang'u amu kedolita openy, na nakata nye eyiolou ajo, inkirik emiritai tinewueji arashu, nitoki tinye ayiolou ajo busher neena. Ore ake peming'uari ebolo, naa ekepurrori naa tening'uaa ebolo. Neeku, ina naa sababu pee, peming'uari oldirisha ebolo. Ekepurrori nkirik, nidimayu nye nejing' ing'uesin nijo empaka, oldia, ilajang'a, nejing' naa neinyal kuna kirik natii busher. Neeku ina naa, sababu peyie, peming'uari naa ilo dirisha, ebolo pemenya ake ing'uesin kuna kirik.